ene tipat oleng' ena baye naa sita ena mama amu ore pee ing'or naa kenyokita oleng' etii ninye engalo orbaribara eyerita ninye irbandasini teneweji pee etum atimira pee etum entoki napik ebene enye, ashu pee etum entoki naretie ormarei lenye.

Enetipat taa ena bae temurua aang' amu ore piing'or enaisho oo lotorok ena natii ene wueji naa kore tipitat, enisho o lotorok, kitumika enaa olchani a kore piirog oltung'ani naa kishori enaisho o lotorok naa kebak enkiroget. Nitoki siii aaku ore oltung'ani oya olodua peenya nelopisho nitayu ilo odua. Neeku embae e tipat ena oleng'.

Ore taa enkoitoi naitumiai peebulu ilukunguni netumi ilomosorr naa ore entoki edukuya, iyakikisha ajo ore ilukunguni inonok keeta endaa naitosha, neitoki aaku iyata enkare nawok kuna lukunguni kila enkata nayieu newok. Neitoki sii aku ore piiyieu netum kuna lukunguni inonok neiu ilmosorr ning'uraki ilukunguni inonok olchogoo peetumoki anoto ilmosorr kumok.